Tijni dwaro ng'ama ong'eyo ng'ado law kendo ong'eyo pimo law kendo dwaro ng'ama ong'eyo somo fut, kendo owdaro ng'at ma ong'eyo wuoyo gi kastama kendo odwaro ng'ama nigi lony e kuoyo law. Idwaro charan, makas kendo idwaro material mar law.

Ma rombo kendo rombo ng'eny e aluora ma antiere . Rombo en lee ma ipidho kendo rombo en lee ma ochamo lum kendo kosebedo maduong' to inyalo use okony kata inyalo tede mondo ochame.

Ma en logo kich kendo en pidho kich. Tijni e aluorana itimo e yore ariyo, yoo mokwongo en ni jii yudo kuma kich ogede e bungu kata e thim alafu jii wang'o kich then jii kawo mooe. Yoo machielo en keto bao machal kamae kendo ka kich osechiek to irwako lewni ma miyo kich ok nyal kayi alafu ilogo kich kendo ikawo moye itero e chiro.

Ma en chuny taon kendo en kuma ji odich ka ji dhi e tije kendo moko a e tije. Anyalo neno ka nitiere geche matero ji kuonde ma opogore opogore kendo anyalo neno ka nitiere ng'ato madhiro misigo kendo tero kumachielo. Taon en kuma odich kendo en kumaler kaka nitiere kae.

Ma en chiro kendo gima timore kae en uso gik ma opogore kaka machungwa , olembe ,mogo ,makaa gi kit chiemo mopogore opogore. Jii biro kae mondo onyiew chiemo odog e ute gi otedi kendo jo ma uso kae manyo pesa mondo ka gidok ot to giyud kaka gikonyore.

Ma en nyako mane odhi manyo yien e bungu kendo oseyudo yien odok godo dala mondo gidhi gited godo. Manyo een en tich ma ok yot kendo inyalo neno ka nyako ni ool.

Gima timore kae en tedo mandas kata bajia kendo miyo ni tedo mondo oyud kaka ouso kata mondo oyud kaka ochiemo. Tedo bajia kata mandas itimo gi moo, kendo en gi kijiko motiyo go mondo kik moo wang'e.

Magi joma kalo ndara kendo joma dhi tich kata joma oya tich. Ma en town kendo magi joma tiyo matek mondo odhi omanyne joma giwe chien kaka nyithindgi gi jonyuolgi.

Ma en mashin ma iluongo ni crusher kendo mashindni itiyogo e biyo niang' mondo niang' ogol pi. Pi ma niang' ogolo inyalo losgo sukari kata nguru kata kong'o ma ji nyalo ng'iewo kendo jomatiyo ma ineno kaegi nyalo yudo pesa magikonyorego.

Ma en aora kata dho nam kendo jogi gin joma luoko lewni kendo gitimo ler. Gimachielo mabiro e pacha ka aneno joma chalo kama nyalo bedo joma lupo kata joma luoko mula machalo kaka gold

Ma en yie kendo gima timore ka en johera biro mondo ging'is hera magin godo kendo gibed gi mor. Jogi ni e nam kendo gi temo

Gima kelo mor man kae en ni jalni en ng'ama uso sambusa kendo ka oyudo jang'iepo mang'iewo samosa motedo ni miye mor nikech onyalo yudo pesa ma odok godo e ot mondo oyud kaka okonyre go. Gima chielo en ni sambusa gi ler kendo onge gima ochido manyalo miyo chuny ng'ato a gi gik ma ouso.

Magi gin nyiri ariyo ma ni kuma opidhe lee kendo gitemo neno lee .Gima timore kae en ni jii dhi kuonde ma opidhe lee kendo gikawo picha lee kendo gimor ahinya.

Ma en muono ot kendo ma ne otimo gi chuodho. Tijni oselokore aluorawa nikech sani tijni itimo gi funde, gi simiti, gi kwoyo kendo funde man gi lony ema time. kendo iyudo ka tijni kotim gi funde man gi lony to obede ndalo mang'eny ahinya.

Tijni en tich ma itimo gi masai kendo masai gi chikore ka gi miel kendo ma en gima gitimo mondo gimor kata gimor welo ma obiro limo gi. Masai gi ne opuonjwa ni iluongo gi ni Moran .

Gima timore kae en, joot mangi mor kendo ma nigi math ma opogore opogore kendo gin gi kong'o ma gimadho, kendo nyithindo be nigi math ma gimatho. Gineneore kaka joot ma omor kendo ginenore kaka joma nigi chuny maber.

Gima biro e paro ka aneno gini en ni ma chalo ng'anyo mar jopiny madwaro ni sirikal olok gik moko kendo ober ne gi ngima. Kata ma chalo joma tero ng'at ma otho dala kendo ochalo ng'ama ne jii ong'eyo mathoth.

Gik ma nigi nengo kae , gin mbolea ma okete ogunde ma opogoreopogore. Kendo mbolea gi, inyalo tigo mondo opidhi, kendo omi gik moko machalo kaka yien kod alode odong piyopiyo.

Chiemo ni anyalo chamo ka atiyo gi uma kendo chiemo ni anyalo chamo ka atiyo gi pala kendo chiemo ni anyalo chamo katiyo gi lweta kendo chiemo ni anyalo chamo ka atiyo gi lweta nono.

Gima kelo mor ma aneno kae en ni mae en gweno kendo gweno ni dongo maber . Kendo gweno ni chalo ma ngimane ber kendo en gweno ma jaber.

Gimabiro e paro ka aneno tijni en ni pundegi tiyo matek ka konyo nyathini gi min gi kata wuongi e dhiro msigo kagi ago mabor. Ka en kama otuwo kendo iyudo ka pundegi konyo jogi e omo pi kumabor.

Magi jolendo mamiyo wa weche manyien mafwenyore kuonde kuonde, kendo weche ma gimiyowa konyowa ng'eyo kaka piny en kendo kaka piny dhi. Magi jolendo mayudore e wang' jowi kendo gikonyo jopiny ng'eyo kaka piny chalo kendo kaka piny ringo.

Mae en jang'anyo mang'anyo mondo piny olokre kendo mondo sirkal okony ji kendo mondo ngima obed mayom. Tijni ok yot nikech jogi kedo gi obila, kendo gikedo gi obila ma nigi migina matek manyalo nego ng'ato.

Magi chalo jodala kata jo anyuola mane mane odhi oko kendo koro gin e ndara ka gigoyo picha. Gibet ka ging'iyo ng'ama gogi picha kendo gin g imor ahinya. Picha igoyo mondo gidog dala gitang'ne joma ne odong' dala.

Magi nyithindo gi minegi, ka nitie e liare oko kendo gin gi mor ahinya nikech mingi tedo kendo girito mondo gichiem. Gimor ningeche, chiemo en gima miyo dend nyithindo bedo maber ,kendo miyo nyithindo ngimagi bedo maber seche duto.

Ma en jang'wech manyako, kendo tijni en tich mar ng'wech ma iluoro pap, kata idhi e ng'weje mabor. Ma en nyarwa ma Kenya ka kendo otemo matek mondo oringi mondo olonwa mich mang'eny ma ichiwo kuom joloch e ng'wejegi.

Ma en pesa. Kendo pesa chon ne itiyogo mana kuom yudo chiemo. Sani yo ma itiyogo gi pesa oselokore, ningeche pesa sani nyiewo gimoro amora. Inyalo ng'iewo gari ,inyalo ng'iewo meli, inyalo ng'iewo udi, inyalo ng'iewo gimoro amora ma idwaro nyaka kar dak. Chon pesa ne itiyogo mana e ng'iewo chiemo kendo pesa ne ok ng'eny kaka sani.

Ma en pitho kendo ma en keto pii kuma otuo ne yiende ma opidh kae. Gini konyo yiende gi bedo gi pii mabiro mosmos kaka koth kendo kata ka otuo yiende gi dongo mayom kendo siro ma omigi ni be konyogi mondo kik gigore piny.

Gini en receipt ma ichiwo e duka kendo ka isenyiewo gik moko, to indikonwa gik ma wang'iewo te kendo gi nengogi, kasto indiko nengo te ma wachulo. Gini itiyogodo mondo kik ng'ato wach ni omaye kata kik ng'ato wach ni onge gima ok ochul.

Ma en somo kendo ma en paper mane otim kendo iyudo ka penj gi miyo jii bedo mariek kendo penj gi miyo jii bedo gi ng'eyo kod lony e yore ma opogore.

Ma en ng'ama timo tije ma itimo e mbui, kendo tijegi, gin tije ma itimo ka ji obedo piny. Aneno ka ng'ani nigi gima orwako e ite kendo en gi laptop ma otiyogodo. Tijegi yot kendo ok gitek lakini gidwaro lony mamalo.

Tijni anyalo puonjo ng'ato ni ka odwaro timo tijni onyalo nindo e pii kendo onyalo pamo lwete ma mbele kendo onyalo pamo tiende machien ka wiye to oketo malo. Ma biro miyo olew e wi pii kendo kik onim.

Gima timore kae en ni rwedhi gi ii kendo gi yii to joma ni kodgi mor ahinya ka gidwaro ng'iyo rwath man gi teko kendo maloyo wadgi. Tijni itimo mondo jii obed mamor kendo mondo jii ohil ahinya tijni ok ng'eny si tinde.

Gima biro e pacha ka aneno gini , en ni ma en receipt manyiso ng'ama ne ong'iewo gimoro kendo nyiso pesa mane ong'iewogo gimoro. Gini miyo ni ng'ato ng'eyo nengo mar gima ne ong'iewo kendo gini ng'at mane ouso bende dong'go mondo kik chieng moro gibed gi.

Gima biro e pacha ka aneno gini en goyo abal kendo goyo abal ma jii pieme kendo nitiere joma mor ka pako joma goya bal. Jaloch yudo mich kendo mich ni en mich maduong'. Gini en gima mit kendo en gima jii ohero ahinya.

Kaneno tijni to aneno nyithindo ariyo matugo kendo mor .Nyithindo gi tugo ka makore kendo ginyalo goyo amen kata ginyalo puonjore gik mamoko ka gitugo. Tugo ma ginyalo tugo ng'eny kendo gin nyithindo ma ong'ere kendo gin nyithindo ma omor ahinya.

Tijni en jawer mamoro jii kawero wende mamit kendo ma en ng'ama moro jii gi wer ma otungo kende kendo odhi ogolo wende gi to jii nyalo winjo kuonde ma opogore opogore.

Mae en migawo e mbui mamiyo manyalo oro kata yudo pesa kowuok oko kata e pinje maoko kendo pesa ma inyalo orni ng'eny kata inbe inyalo oro pesa mang'eny.

Ma en bengi ma konyo jii kuom keto pesa mathoth ahinya e bengi . Bengi ni miyo jii kano pesa ma ok ginyal kano e utegi kendo bengi ni nyalo miyo jii pesa ma balang' kata pesa ma ikonyori go to ibiro chulo gi bang'e ka iyudo.

Ma en ng'wedo chae kendo ng'wedo chae timore ka chae itgi osechiek kendo osegik e ndalo mag keyo. Tijni timore seche te kendo en tich ma ok yot.

Ma en be bengi kendo ma en risit ma owuok e bengi kaluwore gi pesa ma ochul kendo kata pesa ma ogol . Aneno ka nitiere pesa alufa boro ma ng'atni ne ogolo e bengi ni .Bengi konyo wa e kano kod golo pesa kata oro pesa e yore mang'eny.

Gima biro e paro ka aneno gini en ni magi ute ma anyalo dakie kendo anyalo chulo ka dwe orumo. Utegi nigi joma ogero gi kendo gi joma dak eigi. Utegi kelo kelo pesa mang'eny ne wegi to samoro inyalo riembie kaok ichulo pesa ka dwe orumo.

Gima timore kae en ni ma en migawo ma ng'ado pes jotich kendo pesa ni itiyo go gi sirikal e loso gik ma opogore opogore .Migawo ni ng'iyo jotich gi pesa ma giyudo kendo gikawo nengo moro mar mar mapiny kuom duto ma ng'ato yudo.

Weche man kod nengo kae gin bengi, ka wan gi bengi mar KCB, bengi mar Equity, bengi mar DTB bengi mar Barcklay bengi mar Cooperative gi bengi mar Standard. Bengi gi duto konyowa e yore mag kano pesa kendo golo pesa kendo gikonyowa e yore mathoth.

Gima aparo ka aneno gini en ni ma en gima konyowa e chudo ne gik mwa ng'iewo. Wanyalo chulo gini kawan e duka ,e osiptal kata echiro. Paybill gi lipa na mpesa konyowa e chudo mag gik moko kendo e ng'iepo kaka jo- ohala.

Gini ne atiyo go kuom gerora nikech e sacco kata e grup mane adonje ne okonya ka gini ne anyalo kawo pesa kendo ne anyalo duogo tiyo go to anyalo chulo mosmos. Gini ne okonya kuom chulo ne nyathi pesa e skul kendo kuom chako ohala makonya nyaka sani.

Ma chalo kaka harambe kata choko pesa ma dhi konyo ng'ato kumoro kendo gini nikod nengo nikech gini nyalo konyo ng'ato eyore mopogore opogore ka en kod chandruok e yore moro.

Gini en mashin mar ATM mamiyo ng'ato nyalo golo pesa kendo kano pesa. Gini nigi pesa e iye kendo gini ni e bengi kakonyo joma biro e bengi mondo oyud konyruok piyo piyo. Pesa igolo ka idiyo namba mari ma in kendi ema ing'eyo.

Gima timore kae en ni ng'ani ng'iewo doli ne nyathi kuom siling' pra auchiel kendo en ohala matimore ka imiye doli maratong' to ochiwo pesa ma en not mar siling' prabich gi siling' apar.

Ma en kaka pesa itiyo go kendo wayudo ka pesa itiyo go ka a piny kendo dongo mosmos kadhi malo. Pesa osetigo kuom chakruok mar alufa chiel mia biryo gi prariyo gi gi prauchiel gariyo to oidho nyaka alufariyo mia bich gi pra bich gachiel e higni kochakore higa prariyo alufu prariyo gariyo kendo nyaka alufu prariyo gang'wen.

Gini en risit ma imiyo wa e duka kata e supermarket kuma waseng'iepe. Iyudo ka gini nigi nengo mag gik moko te ma ang'iewo kendo gini nigi nengo duto ma achulo kendo gin anyalo duogo go bang'e tayudo ka kuma ne ang'iepe ng'ano be pod nigi gima chalo kamano.

Kae gin joma nie bengi kendo gin joma dwani okonygi e bengi kuom golo pesa kata mana keto pesa kata mana samoro yawo akaunt ma gidwaro. Bengi ni konyo jii kuom ng'iyo kaka pesa jii tiyo go kendo kano negi pesa maber.

Gik man kod nengo kae gin gik machalo kaka pesa ma jii osesolo kendo wan kod namba midwani mondo oso ne pesa mondo otim go gima idwani otim ka. Pesa gite nigi nengo kendo tijni be nigi nengo.

Gini oselokore e yoo mitiyo go kendo gini inyalo tiyo go e chudo sani mar gimoramora e supermarket e dukni kata ebengi kata kuonde kuonde ,chon ne ok mano nyakre .Koro gini oselokore e yore machalo kamago niech tinde inyalo tiyo kod kuonde mang'eny a hinya kata kiwuok e piny mar kenya idhie pinje mamoko pod inyalo tiye kode.

Gima kelo mor ma aneno kae en pesa kendo pesa gi ng'eny . Machielo en gik ma nyako ni orwako e lwete machalo kaka ring kendo magi gin gik ma nengo gi ber. Kok nyako ni bende miya mor kaneno kendo aneno ka gin gik mabeyo ahinya.

Gima biro e paro ka aneno gini en ni, ng'ato ochiemo e hotel kendo osechulo chiemo ma ochamo. Kendo nitiere pesa mar nengo ma ochulo. Gini konyowa mondo wabed gi ng'eyo kuom pesa ma watiyogo e chiemo kata e kuonde ma opogore opogore kaka e hotel.

Ka ang'eyo ng'ato kaka Ndegwa kendo ndegwa en ng'ato kaka CEO mar equity. Kendo en ng'ama nigi pesa mang'eny kendo ichule pesa mang'eny .Jogi konyo jii e kano pesa e bengi kendo bengi en gima ber sana ka okonyowa e kano pesa kendo ok nyal ok nyal kwalwa mayot.

Gini ne atiyo go mondo ayud pesa ma asomo go kendo gini ne okonya e yore mang'eny. Gini bang' miyowa mondo wayud kaka wanyalo konyore kode.

Kaneno pesa to agombo timo gik mang'eny. Agombo gero ot, agombo ng'iewo gari, agombo ng'iewo gik mang'eny machalo kaka kombe kendo anyalo timo gik machalo kaka loso apaya mabiro e dalawa.

Gik moko oselokore nikech tinde inyalo oro pesa ka itiyo gi ong'we yamo. Chon kani oro pesa nyaka ne itigi posta kata nyaka nedhi achiel kachiel nyaka kuma ng'ato nitiere. Tinde gigi timore bang' dakika machuok kendo inyalo oro pesa mang'eny ahinya.

Ka aneno gini to aneno ka sirikal okelo yot nikech gini giketo e mbui ka wanyalo yudo gik mang'eny mawadwaro e mbui kumoro achiel, wanyalo yudo sativikets mang'eny kendo wanyalo yudo opande kendo wanyalo yudo gik mang'eny ka ok wadhi e ofis, to mana wadhi e simu ma wan go kendo wamanyo e citizen e mbui, kendo wanyalo yudo gik mang'eny ahinya. En gimaber ahinya.

Gik makelo mor ma aneno kae en ni polise kata jolweny nie lain kendo gipangore ka girito kendo girito pinywa. Gini ber nikech oiyo kijende mopogore tich kendo omiyo arita bedo maber kendo gini amor go ahinya.

Weche man kod nengo kae en ni stima en gima konyowa kendo en gimamiyo wabed wanyalo timo ohala pile ka pile. Stima ber nikech omiyowa ler gotieno stima ber nikeche oriembo masin mang'eny mopogre popogore kendo stima en gima nigi nengo ka olal to ohala mang'eny ok nyal dhi mbele maber, koro amor ahinya.

Magi jomapuonji ji e yore minyal geng'godo tuo mar kansa kendo kaka ji nyalo dil gi kansa kendo ginyalo miyo kansa dok chien e ongala mamalo. Kansa en tuo ma osesandowa kendo osesando ngimaji mang'eny kendo jogi owuok oko kendo konyo ji mondo mobed gi ng'eyo e yor kansa.